Lee kikonorto mayainik Koo kichengen lematotkotuyoon icheken eng ichek kotoretii maiyat kobuss kotkomuch lekikonortoo kekonorii asi

Oletot amuch ataretite banganet ab rabishek ak ngemutik en imbaret nyun achenge bik cheterter akabcheibkoba kurubishek niton kobtaretet nekararan kot mising amun abche bichu kobur en kurubishek chekergei cheterter asiyebwa rabishek abchechi agetugul kosibgei ak kurubit nemi en imbaren nyun koraa amuche abchei imbaret Kwa poisons cheterter niton ko ngobwa rabishek Akai poshon inoni neten Kole ak Akai poshon age neten rabishek cheten kiasi Fulani kit age neimuche ayai abanganda rabishek en imbarenyun amuche asom loan yeitya Kadam loan inyonayal minutik yekarayal minutik inyonamin minutik chukan en imbar yekamin minutik en imbar kokonon faida neon ayalde faida ichukan Kasich rabishek